Kachako eri, chenro mag somo osetemo bero somo ka mokuongo kabisa ne wanyalo tiyo kod ongwe yamo marwa e yore mag somo. Library tinde okete mbui, inyalo tiyo gi ongwe yamo mari ka imanyo gigo kata buge nogo midwani isom, mano be osemedo mondo wayud somo e yo makare. Ariyo ne mano, ka wangiyo, waparo chien ne wan kod tuo mane iluongo ni Corona, tuo ni neok oyie mondo jii ochokre kanyakla nedwaro mar mondo jii obede okenge moko maboyo. Koro migao mar somo nokao tich mar mondo giket somo odhi mbele, koro negidok giketo somo obedo e mbui, ninyalo tii kod yore mag mbui mondo somo odhi mbele. Kasto kendo machielo mbui, tinde oketo gigo kata facilities magwa mag somo gi e yoo mar arita maber, ka wangiyo chon cha buge ne kethore ne nyithindo e skul, tinde inyalo donjo e mbui tiyudo bugego eri. Koro mano osemedowa rito gi mondo kik

An asebedo ka atiyo gi platform moro kaka google, google nieri e mbui kae wanyalo tiyo kode kwamanyo duoko mag penjo maok wan godo gi adieri kata maok wangeyo. Kaito eri kawachak wangiyo, kendo wan gi platform moro e mbui ka, kaka moro , kaka mawatiyo kode e skundwa gisani en moro ni Tanitin, e tanitin kae inyalo yudo ni japuonj maru nikoa dich maok onyal gengo kata dondruok mar del. Koro japuonj nyalo kao penjo kata notes maru toketonu e tatinit kanyo ero, koro ka iyao ,idonjo eri e tanitin kanyoeri inyalo yudo notes mage mane ooro kanyo ero isomo, kata penjo gogo mane ooro kanyo eri bende inyalo dhi mbele iduoko penjo eri. Koro an ? ayie ni gin somo mag mbui ongwe yamo osechoro somo mondo odhi mbele

Mokuongo ber mar pimo ngimawa maluore ber nikech mokuongo omiyowa kinde kata thuolo mar ngeyo chal, kata bedo kod adieri mar chal ngima marwa, Asto ariyo ne mano en ni, omiyowa wanyalo ngeyo tuoche ma nitiere e dendwa kapok ginyak e dendwa kanyo ero. Koro wanyalo, timo mae nyalo miyo wangeyo kasto wayudo kony mapiyo koa kuom laktar. Machielo en ni kawayuango tuoche gi kapok ginyak e dendwa en ni omiyowa yot mar mondo ,yot e yor mag omenda mar thieth. Iyudo ni gimoro yot mar, mondi, kata pesa, omenda ma wanyalo tiyo go mondo wageng, tin kawatiyo go gi omenda made itiyo go e thiedho tuo noeri. Koro pim mar ngima maluore ber.

Mokuongo kabisa awacho ni en medruok mar yuto ne jotich. Maeri biro miyo jotich bend edonjo kata tiyo gi omenda mangeny e ngimagi ma pile pile kopogore e dweche moko. Iyudo ka dwe moro, yuo mar ngato omedore koro biro miyo en be otiyo gi omend amangeny e dweno eri kopogore gi kingiyo ni yutone ni piny. Pare ni mano en medruok kata dok chien mar nengo e dukni wa. Mae biro miyo nengo gik moko bedo malo kata nengo gik moko bedo piny. Maeri ikelo koda oshuru ma samoro sirkal mamalo keto e nengo, oketo e gigo ma wanyalo uso. Koro mae nyalo medo nengo gi kata duok nengo gi piny. Ka sirkal oketo oshuru ma piny biro miyo nengo gikmoko dok piny. Koro ma biro miyo duoko chien omenda ma itiyo godo, ma ngato nyalo tiyo go e dwe. Mogik, ne wach ni sirkal ,chike ma sirkal, sirkal nyalo keto nengo gik moko kaka wanyalo wacho fuel, sirkal nyalo wacho, nyalo keto price kata nengo fuel monego obedni inyiew godo manyalo duoko pesa mitiyo godo